Tenindip ainyangu esimu nilotu ajuru ajo eitorono naa lasima pishuk olduka apa linyangunyie piitumoki ashomo atolikioi ajo mmee sidai ena simu . ore peaku etagolo nim`dimayu nishukoki customer care pee kitumokini aibelekenyaki enkae simu arashu kintobirakini enapa ninyangwa

Melayuni ilomon oipirta siasa tolosho lang le Kenya telulungata sapuk naleng kidolta ake aa siasa toolubot kumok olosho le Kenya ,niaku sapuk siasa tolosho le Kenya naa sapuk sii siasa too nkaulele . niaku ore siasa etotiu apa siasa tolosho lang le Kenya anaa orkwak, ore eidipi siasa neiteruni enkae siasa.

Enyor iltunganak aashom isipitalini sapukin tenkaraki enkirukoto arashu tenkaraki enyoraa aajo eeta embaare sapuk. Eeta sii imashinini naitosha naidim aingura naba inebaa anaa neningito tosesen . Epaasha sipitalini sapukin onkutitk tenkaraki ore nkutitik naa keeta facilities nemeeta ,neeta kun`da sapukin facilities pookin telulungata

kaliki iltunganak dupoto naata osinkiri, arashu naata enkiring'o osinkiri. neeku lazima pee aliki telalai o te nguton dupoto naa inkiri oosinkir, nabo ejokini iyiook inchere, ore white meat, arashu inkiri nemetii osarge ,naa kepaasha onkiri naatii osarge. amu meeta imoyiaritin kumok.

peyie mitokini aanangaki takataka ashu olchafu atua ilo reyiet, pee meingial olmanyara ,leina are arashu leine wueji nemanya iljaluo neeku keishaakino oleng ,ore ilopisaani lesirkali, neitengen iltunganak oomanya one wueji pee meitoki anang'aa takataka anaa te Kila mahali, neitenkae ewueji nepiki takataka

kuti inkolongi nalo nanu sipitali, alo ake sipitali etaa ataa enaningito. amu mesej oleng kipuo iyiook sipitali. ore too nkaulele naa kesej, kintumia irkeek lentim, kiwokir imotorik, kiwokie irkulikae inkariak naa ekining ajo kira sidan. kake ore enoshi nikijo check up, naa kegol oleng pee kipuo iyiook check up ashu egol oleng pee al o nanu check up makewon. neeku inkuti olongi alo nanu sipitali.

Sidai taa enkoitoi enkisoma oloing'ang'e, kake egol oleng' tenaalo nikimanya yiok, nabo, ore ntoiwuo oonena kera naa meeta smart phone, eniare, egol peetumi enkisoma oloing'ang'e tenkarake meidimi aatabaiki ina capacity toonkaulele nikimanya yiok neeku eton eitu yiok kiyiolou dupoto naata enkisoma oloing'ang'e.

Madup oleng inkoitoi enkiremore temurua naingwaa nanu amu ekiata challenge sapuk amu ekira iyiook ilaramatak loo masaa kishu. intare o sirkon. Ore nkuti wujiti neiremishoreki tenkop ang ,naa kelamita sii yiook penyo nieaku eidimayu naji naa tenetumi nai ilaitengenak opuonu aitengen iyiook naa inakata kitumoki aatayiolo dupoto enkiremore e kisasa, ashe oleng!.

Ketii ntokitin naa lazima peiteng'eni yiok anaa ilmaasai, amu mikiyiolo yiok enkuetata enkakenya amu mikiyata ina neitu eitubuluni yiok teilo kuak, ekenyu ake niwosh intokitin inonok nilo neeku ina ake esiai nikiyiolo yiok, meteleku nabo tenaa kepuonunui aitamok yiok neiteng'eni yiok ajo kainyoo dupoto enkuetata enkakenya amu mikiyiolo yiok katukul.

mayiolo taa nanu eneiko app enkisuma pee eretu inkera, pee eretu inkera amu mikiata iyiook katukul accessary e smartphone, nimikiata accessary ositima te murua nikimanya, amu tenijo ninye alo aliki inkera oltiren lang ajokj keetae app enkisuma naa enkatini te ninche amu enkatini sii too ntoiwuo enye amu meeta sii smartphone.

Esipa kaduare ole latia ai tenkakenya tenekinyototo. Kining'okino eseriani wembiotisho oo kimpanga sii nina olong, naa kanyoo kias, naa kakwa kirubare temaisha arashu teramatare. Neaku kedede kidua tenkakenya naa ilomon lemaisha kiimaki, naa kiutaro sii tenkishon kibwoita, naa neija kingunari anaa lelatia amu nakata kitumoki atobik teseriani.

Peewomoni ake serkali metudumu ing'uesi aing'oraki olale lenye, amu dupoto ing'uesi tenikiata tolosho, naa dupoto sii ilchambai lang' teneeku kekiyata, kake etii unyanyasaji kiasi tenkoitoi e KWS arashu tenkoitoi eserkali ang' amu epik ng'uesi metaa inedukuya oleng' aalang' iltung'anak lenye kake eishiakino naai neeta ng'uesi ewueji enye neeta iltung'anak ewueji enye.